Siwage ena naa ore siwage naiim atua town kechafu aiko neja. Neaku lochafu le town ninye loinapitaa oloriyet neaku naa siwage naibala nalio tinewueji.

Ore ninko eninyaa ena ndaa naa inkaranga ake anaa vegetables ninyaa kaake lazima pee inkaranga aitobiraki , apik kitunguu, nimpik eilata, nimpik ilnyanya , ninkaranga aitobiraki.

Ore paa enetipat ena bae naa, tenilo aiturrur ir(fruits) tewuoi nebo, naa kepuo aaaku fertilizer sidai, naa ore tenilo aosh intaitubulu inono, apik atua enkare paa incho emuka, naa keeku fertilizer sidai oleng' naa teniosh inkaitubulu inono, naa kening' esidai alang' tenintoki ainyang'aki tooldukai, naa keeku fertilizer sidai niindim aitumia.

Ore ena baye nee ene tipat tenkaraki ore ena mauai naa niindim aitayunye eilata eilata neeku ene tipat tenkaraki keeta faida tenintayunye eilata niiidim atijing'a osokoni nimir nekiaki faida sapuk oleng' neeku ene tipat oleng'.

Ore sababu edukuya nemanyorrie, naa tenelo nepuku aashu nekut olchamba naa torrono bei tosokoni, naa kitorrono amu keeku kaadung', amu keeku aainosa garama sapuk oleng' etii emukunta. Kake ore entoki nanyorrie, naa tenelo naa sidai bei tosokoni, naa kefaida sapuk oleng' amu keeta iropiyiani oleng'. Neeku naa entoki nanyorrie oleng' ena aitubului, amu tenelo nebulu aa sidai tosokoni, naa isapuk faida.

Ore entoki naitishipisho tena siai naa kiidim ena mashini ailepa neya impishai tewueji sapuk naa meeta empisha neming'uaa itu eya tenkaraki teneeku ilepa alo shumata epooki toki naa keya naa impishai teleleki naa kisaidia ninye toltung'ani lobaa enaa oloyieu nelo aosh impishai neeku naa akisaidia tewueji sapuk oompishai teneeku ilepa alo keper.

Ore eninko enisum oltung'ani ena siai naa lazima peeyolou eniko eniteru ena mashini teniteru alepisho, naa kaji iko tenedung', naa kaji iko tenitasheyie, neeku naa ina ishaa neyolou enitumia ena mashini amu entoki sidai sininye te siai eramatare o nkishu inonok.

Ore esidano ena siai naa entoki napik enkare nkaitubulu inonok tolchamba, naa kepik te ewui sapuk oleng' naa kidapash enkare nemisho enkare mitumiayu te sapuko. Neeku naa ene tipat oleng' tolchambai linonok nisulaki ninye te nkiremore endaa nalelek naijo naa sukuma, naijo kitunguu, neeku naa entoki e maana oleng' te siai olchamba.

Ore entoki nagira aasa tene wuei naa olchani edung'itoi te mashini neeku naa ninye egirai auroo te mashini amu idol ajo olchani sapuk la tenitumiai ekaini awoshie torpanga naa idol aje kelelek eya esaa naado, kake enipik emashini naijo ena naa kitasioyo oleng' adung' neuroo.

Ore entoki naitishipisho tena siai naa olchani sapuk ele oata oloip laa ore nye piisaru aton tiabori nae idol ajo kiretu amu olchani sapuk oleng' naa olchani sii lemetumoyu te leleki. Neeku naa olchani ele oleng' le maana laa keeta naaji oloip naa kiidim naa sii nai netoni ntokitin kumok tiabori a nkishu, a ntare ashu a tiinye eumata sapuk oltung'anak.

Ore entoki nemanyorie naa keyeu kulo matunda oleng' enkare sapuk ebulu, neeku naa ina ake manyorie. Kake ore entoki nanyorie naa enelo metaa eeku naa kemelok oleng' lilo ng'anayio lenyenak enaa ore nye piinya obo amu keeku sikitoi to rangi, nae idol ajo kesidai oleng'. Neeku naa ina entoki nanyorie kuna ena aitubului.

Ene tipat ena baye te murua natii amu ekumok nye nee kiun te nkumoki naa teneku naa endaa sidai oleng' to sesen loltung'ani naa ore piinya nining' openy ajo etadoyie etadoyie nye kwanza oltung'ani oata naji ulcers, ji naake itadoyio, neeku naa ene maana oleng' ena daa neeku naa aisidai ena baye oleng'.

Ene tipat naa tenkaraki ore enkiremore nee enetipat oleng' te siai eramatare oltung'anak amu tenetumi ade endaa naa keleleku maisha. Neeku naa enetipat oleng' ena siai tenkaraki esiai enkiremore nae sidai enkiremore tiatua olorere amu ketum iltung'anak endaa sapuk nanya naa ketum sii iltung'anak esia, isiaitin o nkaek enyenak naidim aatasaki ilkulikai tung'anak netumi iropiani, neeku naa esia ena namanaa tiatua olosho ashu tiatua iltung'anak ashu tiatua nye emurua naba naa enaas ena siai.

Enetipat eneesi ena siai amu kisaidia olchafu metaa kiti nai nepiki ewuei nebo nepejori inakata ake e napikieki nae idol ajo kedoiyo nye olchafu tiatua emurua. Neeku naa ene maana oleng' tenepiki kake mishori mishori metaanyuno amu teneyanyuno neshaki naa neeku mitoki apejoroyu kake inipejoo eton a kunyi neeku edol ajo sidai tenkaraki mintoki atum olchafu te murua ino ashu a te wuei nimanya.

Ore entoki nagira aasa tenewuoi naa inkera esukuul naagira aaisuma, nisulaki tena kisuma naji CBC, neaku inkera esukuul nena naagira ninche aaisuma egirai aautaki intokitin tenkop, neaku naa enkisuma etii ninche, mee ai eesita, kegira ninche aaisuma tenkop. Neeku naa enkisuma egira ninche aaisuma.

Ore entoki naibelekenya ena siai tenkop ang', enaa etaa keeta iltung'anak endaa sapuk nanya, neeku naa eewuo aibelekeny oleng' maisha ooltung'anak lenkop ang', tenkaraki naa... teneaku naa keetai entoki nairemi nepuku nenyai, naidol ajo kedoyio dii ninye esiai ooropiyani toombenia, neaku naa eewou aibelekeny oleng' enaa naa ekiunisho aaun ena daa

Ore entoki nadamu tenadol eas ena siai naa kadamu orng'anayioi oji ormananasi laa mbenek enyenak kuna, neeku naa ore enkata naba naa enadol kuna tokitin neeltu ormananasi ndamunot ainei a ore ilo naa olikai ng'anayioi sidai oleng' te afya oltung'ani.

Tenadol enatoki nelotu ore entoki nalotu indamunot ainei, na ilooni naarri naishori iltung'anak, itumia intaitolini enye, neeku ore oshi padol enatoki naji AFC, nadol enaa olturrur oishooyo loan, tiatua naa tiatua nkishu.

Ore entoki naibarie ena ng'ues naa olchafu. Ore ena ng'ues naake enya olchafu pookin naa ore ewuei nemanya naa keng'u oleng'. Ore enkae ore nkirik enyenak namanya nanu, neeku naa kaibarie ena ng'ues nena pukunot pookin.

Ene tipat tenkaraki kore irng'anayio lenyenak naa esidan too seseni loltung'anak tenelo metaa etubulutua. Neeku naa ene tipat oleng' nisulaki teneeku enkata nainosi irng'anayio lenyenak neeku naa ene tipat oleng'.

Ore enaikunari ena siai tenkop nanu natii, naa kepiki il`karara, neaku kemiri enaa elita, arashu enaa enusu, neaku kepiki ake il`karara, neaku naa kemirakini oltung'ani oba enaa oloyieu, tool`karara. Amu inakata eeta faida sapuk siinche toolamirak

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa enkabila endaa egirai airem, ninye nagira abulu tele shamba endaa naji impuka, neeku naa embae sidai neeku naa ninye nagira aindelea tene wueji ninje eunitoi tene.

Ore entoki nemanyorie ena kukuu naa entoki e dukuya, etii enkolong' nabo nainepuoa te wueji apa nainepunye naakwetiki ajo anya naureyu apa naibayunye enkukuu nanya iltung'anak amu ore ena abila e motonyi naake enya iltung'anak. Kake ore entoki nanyorie, naake anyor tenkaraki a orang'i lenye amu keeta orang'i smart naa kore peebol inaipuko enyenak nidol ninyoru, neeku naa keeta orang'i sidai oleng'.

Ene tipat tenkaraki tenintobirr... nipik ewuoi nebo, naa keeta orng'usil sidai. Neeku ore entoki nayang'u, aashu ening'uaya, naa keeta orng'usil sidai oleng'. Neaku naa aisidai enipik ewuoi nebo, ena siai

Ore eninko enisum oltung'ani pee eyolou ena siai naa tenias enkata nabo nintoduaki eniasita naa entoki naa kelelek nye enitumia iltung'anak pookin naa keyolou ajo kitumia ena ena oitoi enkare kiti tentoki naba enaa enkiremore naba naa eniyeu niremisho. Neeku eniyeu nisum oltung'ani naake ijoki ake ou tadua enaasita.

Ore eneikoni tenetumi ena bae, naa tenirem ake. Meetai ai oitoi. Neeku naa tenirem, naa lazima naa pee itum, amu ore esiai pooki naba enaa enias, naa esidai tenitum kenya matokeo enyenak, neeku naa teneeku itaasa, naa aitum naa. Kake mitum eitu naa ing'as aya eroruata airem.

Ore ena siai te murua natii naa meng'asi atem amu keureki esiai o nkariak oleng' neeku naa meng'asi atem te murua nabaa na natii. Neeku naa ore ena siai naa enkata eng'oloto ake nai easi ashu enkata naruko irkejek, inakata naake idimi neesi.

Ore entoki nadolita tenewoi naa kadolita engorofa, nadolita engarri, nadolita inkaitubulu, nadolita ewuoi napuoi aaitinye iropiyiani, nadolita dii ninye ewuoi naigero Wakulima SACCO, neaku naa ikumok intokin naatii ena pisha oleng' naa ninche nanu atodua, nadoolta sii inkatambo bado

Ore entoki nadamu tenadol ena pisha naa kadamu erishata apa olameyu sapuk oleng' natagolo apa namiritai irkujit nee erishata apa nagol oleng' ina te siai o laramatak looswam. Neeku naa tenadol nashuk ena pisha siadi oleng' tenkaraki irkujit apa liking'ira ainyang'u tenkata olameyu.

Teniing'or ena pisha nidol naa ketii iltung'anak training ogirai aisum embaye naje, neeku naa training etii kulo tung'anak otonita aikonji neeku naa ormalimui ilo oitashe, neeku naa traning eti iltung'anak aisuma neeku naa enkisuma egira iltung'anak aisuma tene wueji.

Ene tipat ena baye tenkaraki ore eunoto orkeek naa keeta faida sapuk tenkaraki kitobir oloing'ange, nitobir enkijape, netum intokitin kumok enaa oloip, netumi dii ilng'anayio torkulikae. Neeku naa ore eunoto orkeek naa entoki e maana oleng' sana sana tolosho lang' le Kenya lekitii.

Enetipat ena siai tenkaraki iyolou naa enigira aikunaa iropiani inonok ashuu a kebaa budget niitaji tenkaraki esiai nekitii te dukuya amu torono oltung'ani lemeyiolo enaasita neeku naake sidai enioshoki keon esabu tombaa pookin e maisha ino, ashuu a ntokitin naaba enee niyeu nilo ainyang'u, ashuu entoki naba naa eniyiu.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa kadamu ormarei sapuk ashuu a olmarei tenetoni tenebo aanya endaa enye. Neeku naa ore pisha naa ormarei ogira atoni aanya endaa nee ngotonye o papai lenye ninje kulo ogira aisho nkera enye endaa. Sana sana entasat nagira aitashe aiserve ninje pookin.

Ore embae naitishipisho tena siai naa tening'or kuna garin nabuo nji naaba nji eji keeta iltung'anak pokin ing'arin. Neeku naa aisidai sii ena pisha sana sana teniya teshumata, neeku naa kitau kenyor nkonyek oleng'. Naa ening'or sii nidol ajo keeta iltung'anak biashara tenkaraki iltung'anak oopuo, we entoki nanap iltung'anak, nesapuku biashara oleng' tiatua ene wueji.

Ore eninko enisum oltung'ani peeyolou ena siai aa lazima ping'as aya ena sukuul o mbaoi metaa keyolo aipimu mbaoi, neyolo sii kipimo nabaa naa najing' olorika inakata ake etum eng'eno naitobirunye ee ilorikan. Neeku naa esidai ening'as aya sukuul sana sana o mbaoi naa naji carpentry.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena pisha naa entoki edukuya neponu iropiani amu tenadol ene wuei naigero KCB naa kimaanisha ewui netii iropiani, nee euwei epiki ropiani, nindim aitayunye, neeku naa iropiani naaponu indamunot ainei tenadol ena pisha.

Ore entoki nagira aasa tena pisha, na iltung'anak oshomo aituk inkilani enye tembata orkeju oruko, neeku naa esiai onkilani e usafi ,ashu usafi eesita ninche. Neeku naa orkeju oruko, eshomoita apuo aitukuyie nkilani enye. Neeku na inasiai eesita.

Ene tipat ena siai te murua natii amu kibung' enkare, naa tenibung' enkare nae indim aitumia enkare teneeku naa enkata eng'oloto naa ore enkare te maisha oltung'ani naa entoki e maana oleng'. Neeku naa ore ena kipirta naa entoki sidai te maisha oltung'ani sana sana nye te murua natii.

Ore ena naa graph naitodolu enkilepata we nkitadounoto embae yeyote nabaa nee enindim oltung'ani ataasa. A indim nai nintumia temperatures ashu enkirowuaj, arashu enkirobi nidol ajo kaji iko enkilepata enye tina rishata naba naa natii ashu a kulingana o nkolong'i ashu a lapaitin arashu a ninye orangi, neeku naa kitadolu enkilepata enye we nkitadounoto enye.

Ore enkishumare ooropiyiani too mbaa naalokunye tenkop nanu natii naa ore eninkunaki naai teniyieu nipik irkinejik entoki naba ena ee enemeye ina kata metaa te nebau ina kata naba enaa ene emergency naa ashu iropiyiani naalokunye niindim atimira, atimiraki naaduuo ina kiaas naba enaa eniyieu nias nimiraki nena tare apa ninyieng'ua piing'orie naaduo ine wueji.

Ore enikunari ena siai te murua nanu natii naa kepuo ake ntare adaa tionkata kake meetai naapoi aapik olale nepuo adaa tionkata endama pookin ore too saai enteipa neshukunye aaponu nkang'itie. Neeku neija oshi ikunari eramatare tenkop nanu natii nidol ajo isaidia nje iyiok ina napuo adaa metadoi enkolong' amu mee mee naa iyie enkaina ino igarimu keeku duo nafasi ake igarimu naake kepuo pookin aapuo aitumuru.

Ore entoki nagira aasa tene wuei naa biashara etii iltung'anak to sokoni neeku naa ore pee elotu oltung'ani labaa naa oloyiu kulo kikua, nedung'okini lenyenak kulingana o ropiani naa naba naata ninye oltung'ani. Neeku naa biashara ena ashu a osokoni etii iltung'anak biasharani enye napaapasha.

Ore embae naitishipisho tene wuei naa ele ekenyi ogira apuroo irpaek lootung'anak naa tenebuakini nekwet naa ore piitoki oltung'ani ashuko nitoki ashukunye alotu adumu. Neeku naa entoki naitishipisho amu keeku naa itiu naa iti endala nagira eng'ues entim adalare oltung'ani sana sana tenkata empurore.

Kadolita inkajijik adoru, nadolita irkeek, nadolita inkatambo, nadolita akeyie inkajijik kumok. Neeku naa kumok intokitin naalio amu kelio sininye oloing'ang'e pus, nelio inkatambo ongurufani onkajijik napaashipaasha ondorropu neeku naa kumok intokitin naalioo.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naa iltung'anak apa oiremo irpaek nitokini nitoki nepuo aapou aitayu too mukundani, neeku naa egirai atayu too mashakwani aapuo pee epuo naa aitumia enaa endaa. Neeku naa iltung'anak ogira aakes, aakes irpaek aitayu too mashakwani pee epuo naa apuo aitaa enkuruma.

Ore imbarakiton naatipika serkali pee eesieki esiai aitelelek, naa imbaa e digital, aa ore ena toki naji e-citizen, naa kenapita ninye intokitin kumok tiatua naa mintoki ninye alo inkopisini alo alak, keaku iropiyiani ake ipik esimu ino, nilak tenkoitoi edijitali, intumia naa enkoitoi e e-citizen. Neaku naa ore ina naa nabo enkoitoi naitelelia serkali esiai tiatua iltung'anak lenyenak

Egira ele tung'ani aitumia computer aasie esiai enye, nirriwayie doi ninye irkiliku naa kitelelek ina siai enkijiape ashu e digital e computer esiai pookin niyieu niasaki oltung'ani ashu eniyieu niasaki kewon. Neeku naa ore esiai e computer naa esiai e maana oleng' naa kegira aisaidia iltung'anak te elulung'ata1 sapuk oleng'.

Ore entoki nalotu indamunot anein tenedol ena pisha naa keloti entoki naji customer care e Safaricom aa ore ildirishani laa aijo kulo naa ile customer care, ore sii enkae naa kelotu indamunot aainei entoki naijo M-pesa teniyieu nintayu iropiyiani nisulaki eweuji netii iropiyiani kumok naijio ine mbenkii naa inji ikununno M-pesa enye.

Kadolita tenewueji enkaji arashu bank e Chase, mnadolita itlung'anak ootii boo, nadolita ilooshito olaini arashu ilooyieu nejing' atua aji nadolita sii olchani ouno tinewueji, nadolita esimiti neeku naa adolita intokitin naapashipaasha tena pisha.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena pisha naa kitodolu ajo kebaa ropiani ashu a ee transaction o ropiani naagira iltung'anak aitumia tele osho le Kenya, neeku naa kelimu ajo kebaa enkirisioroto nagira iltung'anak aitumia iropiani tele osho. Arashu a kebaa ropiani ning'ira aitumia te simu ino kulingana olikai.

Enetipat ena kias tenkop ang' amu ore mpuka naa endaa sidai oleng' niindim aitumia ainosie orgali, ninosie kulie daiki kumok, neeku naa embae ena e maana oleng' tiatua nye ilterinito oleng' te siai o nkera.

Ore eunoto e karat te murua ai naa kejo agol amu kiitaji enkare nemikiata naa enkare continous nekipik enkata pookin kake keetai duo ena kiti naitukoreki kake ening'or doi ina nemi support naa ena metuuni carrot kake ore carrot naa enkabila endaa sidai oleng'.

Ore entoki nagira kulo tung'anak aas naa irpaek otoito egira aakes pee epuku too mashakwani. Neeku naa ina enkias naasita kulo tung'anak tene wueji negira pookin atoni aitorioo nkejek aitayu naa irpaek to mashawani peyie etumoki aitaa endaa peeyer enaa orkeseri ashu epuo aidong' ena enkurma.

Ore ening'o enisum oltung'ani peeyolou ena siai naa lazima peng'asa alo darasa ayolou esiai e office peyie eyolou aipang'a irfaili, neyolou sii esia e recordings, metaa ore orfile olaba naa olaigero entoki naje neyolo naa ewueji natii tina mpangilio. Neeku lazima ping'as alo aas esiai e recording piitumoki anoto ena siai, nisulaki tesiai enkopis amu ore enkopis keti ilomon kumok naa irfaili opaapaasha lotii. Neeku naa lazima piilo aisomea.

Ore Tims naa enkaito nalakieki kodi arashu ena nayau sirkali peyie emokini aalakie kodi e sirkali peyie etum sirkali iropiani naitumia naing'ua iltung'anak lenye peyie itai kiti esile tenkop.

Ore paa ene tipat ena toki te murua natii naa keyau itung'anak lo nkuapi e boo meetu aing'or, naa ore enkata naba nee naponu aing'or kuna ng'uesin naa kelak iropiani kumok neyaki iyiok faida kira olosho le Kenya.

Ore tene naa oltung'ani ogira aishooyo iropiani metipikakini iropiani esimu neeku naa ina pegira aishooyo meikeni nigeri te mbuku transaction, peyie etumokini atipikaki esimu enye. Neeku naa iropiani e transaction esimu nye egirai apikaki.

Ore ena naa board roam ashu enkaji sapuk o ntumoritin naa ninye etonie iltung'anak sapukin lo nkuapi enkata naba naa enaata conference naimaki intokitin. Naa ene maana amu keyau ndamunot napaapaasha enebo neponu aimaki mbaa pookin angira nkuapi enye aimaki aimaa naa keyolo ajo keyau soluhisho neponu pookin aang'ar endamunoto nabo.

Ore entoki nagira aasa tene wueii naa enoshi ekaont ena esirkali naji eCitizen ninye ena naa ore peilogin apik details inonok nitumoki ataasa esiaitin pooki esirkali aashu atakakie iropiyiani niidim ayapilaya eng'ardasi pooki esirkali enaa licence ompaka ninye naii ibaa ake iyie esirkali neeku ore ene wueji iidim ayapilaya.

Ore ele lable naa oloo iltung'anak oitasheki esiai oloing'ang'e olenye ele lable. Neeku naa ore enkata naba naa enidol ashu a nkardasini natii naa ninje oigero eeta embarua naba naa enayu niger. Neeku naa ore ena siai nai kulo tung'anak loloing'ang'e olenye ele lable.

Ore ena daa naa endaa emaana oleng' amu iyierr ake enkiri kando niyierr orgali kando paa Intoki ayierr apik irnyanya kachumbari paa inya tenebo, naa endaa sidai ena oleng'.

Ore tenidol Kuna tokitin naa ore kwansa Kuna mowuarak naa egeti najingieki Mombasa naa ore Nena kulie ajijik pookin naa embolos e Mombasa ninye Ina neeku naa orkerenket le pwani ninye ilo aa Eitodolu Nena mowuarak aajo itijing'a Ina kop epuani.

Ore entoki nalotu edamunot ainei naa desktop aashu embeenj' e eCitizen ninye ena neeku teniyieu nilog in te eCitizen iltu nilog in nipik details inonok nitumoki atijing'a atwa eCitizen

Ore paa enetipat ena bae naa enkaraki bill ino enitum naii bill sapuk tesipitali nidipa atipika iropiyiani inonok atwa Social Health Authority nee ekiretu naleng'' tenyamali esipitali ashu te bill teng'ata emoyian Eno tenining' naa atwa sipitali neeku ene maana oleng' ena baye.